Keidim aibelekenya eramatare naasita oshi tinakop, nidurraki ai ramatare naasitai tokulie kwapi neme nina county natamoo eesitai.

Keidaki olameyu eramatare tenemeeta ltunganak olchumati oidim atushumali eramatare enyeashu eramatare ake amu ore olameyu na twnelotu nemeidim eramatare ataanyu metaara esumash kake tenaa keeta ltunganak aai ramatare naidim atishumu nkujit tiatua eramatare enye nakidim enenkitanyamala naitanyamal olameyu eramatare enye na kesidai tenikiata olchumati amu tenemekiata kidim na olameyu atumutaki yiok nkishu.

Ore gara lookma e embukunoto endaa teleari na kelama we neldo aari amu ore elde otulusoyie neitawuoki emdaa sapuk oleng tenkaraki enchan, na ore ele likitii nama sapuk enchakiti kake olrunb nelde ari apa otuluso ore si tenakata eunoto ondakini ashu ntapuka na ninche einyanguni toldukae na ilepa tolaati garama naunganyunyikeie nona tokitin nauni ondakini tonldykaia alang elee ari amu elelek amkake ore enatoki nauniekkli ana mpoosho naunieki nitadowua serklai kitaduo tenkaraki ina polea natuunoeki ndakini

Ore pepik serkali irereteni leripito endaa na eseriani edukuya olosho ore sii eripoto endaa na entoki entoki etipat tenkop aang amu iboyo ntokitin kumol amu ibooyo ntokitin kumok naingua rkulie oshon alang teninyanguni tenakop amu enikasha eninyangu serkali neshumaki yiok tositooni enye alang tenelotu olameyu aitanyamal ltunganak ashu esumash nitoki aaku enyamali amu kipunguza ninye garama na ore entoki naitodolu na kitadolu entoki etipat oleng pekiasakibaate enkiremore nijo enaang.

Ore ekonomi e tanakata neawua engolikinot napaasha, amu ore ilaramatak lopikita ate dukuya, naa kara olaramatani oremisho, neturr enkuluponi, neun enkaitubulu, naa ore etorno ekonomi etaa ekilau nikiyaasie, indaki oomukuntani aang',metaa engolikinoto anbo inia natodua nanu amuu etodoiye ekonomi aang' te losho le Kenya naa kore naa teneaku etodoiye ekonomi naa yook eumisa, amu kiumia kira loopeny enkuluponi nikiramitie laramatak, na ore teneinyala ekonomi nemeidim aitoki ataas mbiasharani napaasha kisiligita ekonomi ang'. Ore ntoki nadolita nanu easi, naa kenyototo sirkali le losho le Kenya, nenyototo adumu abolu investors looponu aboloki yook, aendelea mateshet ekonomi amuu ore ena.

Ore eramatare netareto iltung'anak kumok oleng amu inoto iltung'anak enkigerore, nigero iltung'anak oleng kumok eramatare, tomuruaritin kuna nikimanya, netareto tinye emurua te jumla amu etuo ilturrurri, nibung'ate iltung'anak kumok, negira naa esiai eramatare aya iltung'anak aibung'ie tonkoitoii napaasha, neeku kidolta oleng ajo etareto yiok eramatare tonkoitoii pookin.

Enoto iltung'anak le Narok enyamali enaa pedung'i nena kwapi, amu ore ninye enkiremore netadoyie, amu ibelekenya iltung'anak esiai olchambai lenye, nepik iltung'anak ibiasharani measita oshi enaaa enkata nagira airemisho ninche tenena kwapi enye. Neeku ore inasiai enkiremore netadoyie oleng, amu etaa naa ilchambai le binafsi, arashu lolopeny, neeku nepu likae tung'ani ibelekenya ninye eramatare enkiremore ashu enturoto enkulukuoni, nibelekeny apik inkulie biasharani anaa plooti, netii ti irkulie otimira kulo shambai lenye, niaku ina ibelekenye enoto lelo tung'anak enyamali enkiremore enaa pedung'i nena kwapi.

Ore nyamalitin naimatie iltung'anak lenkiremore le Kajiado county, naa ore ninye enedukuya mikiata sokonini likigira aipang'ie idaikin nikiturito tolchambai lang, neeku ore sokonini likiata na ekigira ai tegemea local markets, neeku ore products nikigira airemu arashu daiki nikigira airem tolchambai lang, nimikitumito enikinko pekimpang'ie apuo kuna international markets. Niaku kiata ina nyamali, nenyamali sapuk ina oleng amu kee nikiremisho tekuna mukuntani ang ashu tekulo shambai lang, nee ninyala daiki amu mikiata ewoi nikiimie amu kee ni flock isokonini, ashu kee niput isokonini amu keponu nkulie daiki tekulie counties, neponu ainepu kuna daiki ang, netoni nche kuna ang memira.

Ore igira agelu enkoitoi naitamanari idaiki tolchambai, enkata nauni, na ing'as ninye aing'or entoki naji family plants. Ore entoki naji family plant na pemigilie ake endaa, naa ninye oshiake ituuno, aigil katitin are ashu uni, sidai nai eniun taata endaa ashu matejo duo kwa mfano enaa empooshoi, neniun taata mpooshok nintoki aikata nilo aing'oru kitunkuuni, niun. Lasima si ping'or enturoto, enterit, ampaka pibelekeny enterit, enaa rishat naishaakinore, pintoki aibelekenyu enterit tiatua. Lasima peking'or sininye empikata endulugumi ashu empolea, kigira aitumia kiremisho amu ninche naretu idaiki metubulu. Amu tenimidim atipika olchamba lino empolea, ashu emukunda ino, nekelelek edoyio nutrients oleng, na mpaka pi consider nena tokiting nijo nena.

Ore faida onkajijik nanyori naa, kibala. Ore enedukuya, ore ewoshoto orkeek, ashu kulo keek okutakini idaiki, naake kipungusa. Ore eniare, nitaseki aituuku idaiki, kesioki daiki aku, ashu abaya tiatua nena ajijik nanyori. Ore eniare nibooyo enkijape, ore ake enkae nibooyo si kuna kutiti kukuuni naanya ashu naitanyamal, mukuntani ashu nkaitubulu, neeku nena faida tialo biashara onkajijik nanyori.

Ore nkaitubulu nauni tonkajijik negol nye enedukuya amu ore nona ajijik ne kegol bei enye peitumoki oltungani atuuno tianga, ore enjare tenelo neetae outbreak omoyiaritin arashu okuna kukue kututini nanya nkaitubulu na kitanyal nona aitubulu tenelo neetae outbreak ore enkae ore enatoki naji pollination keya nitanyamal amu kelo nelau nonabaitubulu naikenoro ashu natii atua nona ajijik kelo nitanyaamal nelau pollination ana enishare netumbnkaitubulu inatoki naji pollination.